Ore kuna naa ipilipilini. Ore eneikoni teneitobiri impilipilini naa nchere keuni oshi ninche to ilchamba. Ore peuni tolchamba nepiki ilanterera enkop naireomoki naanepiki igumot nenukari nebukokini enkare anaake nepiki sii olchani loitayu inkukunik naa nerishi imoyiaritin. Naa kemiri impilipilini netumi iropiani nepiki edaa.

Ore ena naa endaa ena ajo sinanu intapuka naa keeta intona elio ajo keji peyie epuoi aun tolchamba naa isapuk enasia tenkopang keunishoi tenkopang na oltarakita ake ipoti neirem nepiki ntapuka ashu ilanderera enkop nebukokini enkare anaake nepiki irkiek lorishie imoyiaritin inkukunik na nekurokini ometubulu.

Ore ena siai na esiai oropiyiani nairiwari ropiyani imtau tesimu arashu iputakini esimu ashu apikakini esimu iriwaa ashu aa ishum naa kaitadamu ropiyani napik oshi embenki e equity na isapuk enasia oleng tenkop aang amu inakata kisapuk eriwaroto oropiyiani tenkop itumiai isumui ashu esimu tokuna benkii neaku aisidai

Ore naa enaa ajo sii nanu entomononi apa naji Wangari Mathai. Naa entomononi apa etipat oleng to losho le Kenya, amu etuno apa ninye irkeek kumok oleng to losho naa lang le Kenya. Naa inchere kisidai tenikisuj pookin iroruat naa ee Wangari Mathai naa neeku naa kenarrrikino neuni irkeek amu ketaa tipat oleng.

Iropiyiani naa Kuna, eeta iropiyiani tipat oleng, tenkishui oltungani, naa meeta enaidim oltungani ataasa meeta iropiyiani. neeku ore Kila bae, naa kenarikino niyata ake iropiyiani. tenimiata iropiyiani, minyia edaa, minchopo, misumata, mishet enkaji. neeku ira aisinani. naa kenare nees pookin ng'ae esiai peyiee etum iropiyiani. naasishore. naonosie eda. nishopore anaake.

Ore tenewueji naa elio iltunganak loosita esiai sidai naa najo si nanu naitodolu ajo egira enkop alo dukuya induat naa kuna nagirai aitodolu tenewueji neaku eetae enduata sidai tenewueji esiai na etaata ashu technology ena naloito dukuya tenewueji egira ltunganak aitodolu mbaa enye

Ore naa enaa naa kajo sii nanu enkiguran enaa. Elio oltupa otii osumyai atua. Nepiki inkeek kumok aipirie inkulie too nchot oltupa. Inkeek najo naabaya intomon oile. Neeku esiai sidai ena amu enkigurn ake ena naitiship iltungak nitutum ninche aisho osim onaboisho sii.

Ore naa eng'eno naata naipirta kuna naa ajo sii nanu inkaitubulu ake kuna naa intapuka amuu ajo sii nanu iloshi ormatunda naa loota enkare orsage. Neeku keisidain kulo tapuka amu keretisho naa kelelek eunoto kake keya erishata ebulu naa edaa sii naret iltung'ana aisho biotisho osesen nitoki sii aisho naa iropiani tenemir.

Ore naa kuna, naa inkukunik naa nainosita sininche endaa enye tonaa ibenek. Naa enetipat oleng naa ing'uesin ashu inkukuunik. Keeta pookin tipat. Nemenare niari ninche, kake kenare ake neramati. Kisumareki naaji. Naa kitiship ake inkonyek tenidol. Neeku enetipat enabae oleng, amu enetipat pookin ng'ues naata enkishui.

Ore naa tene, naa kaidim najo adolita naa oltoo ashu oldiramu ake kiti lotii naa itakitakani. Naa etii si ilukunkuni onkashuin, natii enkalo ele too. Neeku etuuroitie kuna lukunkuni ele naa oirerio. Naa ore eneesita kuna lukunkuni, naa endaa ing'oru. Enya ninche inkukuni kutitik, irpaek loibukori, onkulie ake kumok naijo irkut.

Ore naa kuna naa impuka naanyori kuna naa ore enaikoni peyie etumi impuka nanyori naa nchere keuni ninche tolchamba uh ilanterera ake inyiang'u tolduka nilotu airem olchamba nipik naa kuna tapuka kutitik arashua ilanterera ore pindip nipik enkare akurroki naa egira abulu nipik empoleya nipik irkeek arshe inkukunik wemoyian.

Ore naa ena, naa kaidim najo oho. Neetae oshi enado wenanyori. Naa ore ireteni naatae naa kinyang'uni ilanterera. Naa niun olchamba lidipa airemo. Naa nipik enkare metubulu nikurroki akurroki nipik empolea, ore pidi nipik olchani, areshie inkukunik naijo irkut. Naa ore pidip nipik naa fertiliser. Niramat aramat ometaa kesidai.

Ore naa ena naa kaidim najo nursery ena natii enewueji eunitoi naa nursery ompuka naanyori aisidai ena baye oleng amu inakata egolu impuka metaa keunoyu openy naa enetipat impuka oleng naa inakata meosh enkolong oleng naa kishoru impuka endaa nanyae nishoru iropiyiani tenemiri nena puka neeku enkiremore ena natii.

Ore embaye nadamu tenadol ena naa kaidim najo eunore ena ompoosho enetipat ena baye oleng elio ajo keibiot kuna poosho naa eteramataki aitobiraki neoshi olchani nekurrokini keeta impoosho tipat oleng amu kishoru endaa nanyae naa ore sii piilo amirr nitum iropiani niasie kulie baye inonok neeku.

Ore ena baye naa kaidim nang'as ajo eunore ena orpayek enetipat ena baye oleng amu ore irpayek naa keishoru endaa nanyae amu keidimi neidong'i irpayek metaa enkurma nenyae orgali nidimi neyierieki impoosho neeku orkiseri ompoosho nidimi naa sii nemiri kulo payek netumi iropiyiaini nainyiang'unyieki inkulie daikin neeku.

Ore naa enaa naa kaidim atejo ii maua kuna ashu inakitubulu ake nabulu tiong'ota terishata enchan naa. Naa isidai pii naleng' ena siai. Amu ore ena siaia kitiship iltung'ana inkonyek. Nitobir sii ormanyara. Nitokiaki akuu keyau ilotorok onyaa eda tiatua ii maua. Naa ore ilotorok keeta tipat oleng' amu kishoru enaisho namiri nenyae.